Miten kokwoutik chekisibi en nyorunet ab besendo en benkisiek anan ko simoisiek kokwoutik chuton komokotin kisib asikobit kenyorchigee rapisiek chebo besendo kokwoutik chuton ko cheu, netai ko nyolu itindoi kartasisiek choton chebo aisurutiet netam koboru kole tam iliponii aisurutiet kila kenyit age kora konyolu itindoi kipandet age kora konyolu itindoi kipandet ab chito noton netos kikochi rapisiek chu anan netot kolipan rapisiek chuton ne ngotko melipan rapisiek chuton kebesen koliponji inendet yekeiyum kartasisiek chuton tugul ibekoite en benkisiek asikobit kisibun kekonin rapisiek chebo besendo

Chang lengusiek chongen en koretnyun ako choton chetam asomen chepkondok obeseni ak kekonon sikomuch otoretengee ak osiptoen mung'aret nyun. Kibagangeisiek chuton bo lengusiek ko chang en koretnyun amun kikeib chuton asikobit kotoret kobotik en ng'alek ab kobotisiet nywan ak en noton ko chang ne naat missing en oliton ko nekikuren lengut noton nebo Ndege Chai, naat missing amun en boisionik kwak ak chepkondok cheboto toretet neibu anan nekochin kobotik icheket. Ne naat kora ake kekuren Imarisha lengut nibo Imarisha kotoreti mwalimuek kobesendechin rapisiek kwak

Yon koutyen pin choton chebo benkit ab simoit ko kit netaa obirchini simoit benkit noton nebo simoit nyun akaarorchi olenji komete simoit komete nambarisiek chebo ung'at ako tos kotoreton en or nee yekomwochi kouniton koimuch kotebenan icheket nambait ab kipandet ak yekorokochi koimuch kochobwon nambait age nebo ung'at asikobit anam oker anan ocher chepkondok kyuk chemiten benkit niton bo simoit angandan monyolu keutyen nambarisiek chebo ung'atet ko kipkosobe komoche koutyen tuguk abokora ko en noton ko kikichop kele yan koutyen chii aketugul chewolji nambaisiek choton

Konoretab chepkondok en benkit kobo komonut kotindoo chito asikobit kotoret inendet en rapisiek che nan kemokyingee yan kimoche keyai kiy noton nekonyos nyolu itindoi konoretab chepkondok en benkit amun nan imokyinigee chepkondok chekonyos ko en noton konyolu itindoi chepkondok chuton ih sikobit kotoretin. Kit age kora nebo komonut sinyolu itindoi konoretab chepkondok en benkit ko yan imoche itou kiy neng'ung ako mayomotin chepkondok ko makat ikonor chepkondok kotuten kotatun koityi choton chekemoche inamen kioton ngo ko mung'aret anan ko kiy aketugul nekekose takiyaen chepkondok

Techinisiek kab imbar koitien temik chechang en emeetab Kenya Ako miten kora rebisietab imbaronok, konito nyalu kitoyoge en kamasuek cheterteren sikoker kole kakisto anan kakikirinda rebisietab imbaronok en emetab Kenya. Kiit kora koyait temik chuton, akomwachi akobo rebisietab imbaronok asikobit koker oletaretito kandoikkwak en ng'alek chuton rebisietab imbaronok niton ko amuun cherebe imbaronok chuton ko makarek komatam komwachi ki bichuton ak serkali keker kele kakibos .

Eng mungaret komiteen chepkondook che naan inyorjinikei ako yaan koinyorjigei chepkondook ko makaat ko ii chemungaraindet nyaluu kotesaak rapisheek chutoon en oret alen notoon ko kikoob benkishek konorweet che terteren ne tai ii ko konorweet notoon neimuuchei ikonor rapisheek kityoi ii ama tesaksei ko age komuuch indee rapisheek chotoon che ko eng komostaa age komiteen konorweet neimuuchi igonor rapisheek che magatiin ak makicheruu rapisheek chutoon akoot kasarta notoon nekakeyanjii yeit kasari it on kochamuun benkiit icheeruu rapisheek chutoon inemuu ak iyaen tetutik guug chebo Bandap ko eng chemungarainik ne tinye keljineet eng chitoo ab mungaret ko nitoon nikindo rapisheek akimuuch kocheer eng kasar ake tugul.

Ko achito neyoe mung'aret ko obestosi account nebo mung'aret ak nebo mokutik oyoe kouniton amun monyolu ayomo rapisiek choton chebo mung'aret ak chebo mokutik siayai kouniton ih ko rapisiek ab mung'aret konyolu kitaban asikobit kotesetai mung'aret komie amolul amun yekeinam ing'ol rapisiek chebo mokutik ak choton chebo mung'aret ko akoi iboisien rapisiek chuton en mokutik kuk cheterteren ko en noton komonyolunot koyomo rapisiek chuton nyolu iib itetyi komosta nenyin rapisiek ab mung'aret ko chebo mokutik kora inde komosta neter asikoyan imoche rapisiek chebo mokutik icheru choton ko yon imoche ites mung'aret kora ichute komostab mung'aret ak iker komosaton ites

Bo komonut ngerutechi gee ko ki kipkosobe ko nyolunot anan makat kerutechi gee en kasorwek cheterteren ak kepchei miendo nebo chametabgee en chitugul ak en noton ngeyai kou niton ko bakengolole ak kenai ele testoitogee chito en sobetnyin kou niton ih kotese kimnotet ak bandap taa nebo chito amun ngorutechigee biik kekere ak ketet tuguk chemakat keyai en sobet asikoib bandaptaa konoton konyolu kerutechin biik en chametabgee ak keker kora kele kokitoret chito noton nemoimuchegee en sobet sikobit akinee kong'et ako kanaptagee bandaptaa nenyin nebo sobet en boisionik cheterteren

Rapisiek konyolunot keboisien en kelenjin noton nemie asikobit keker kowalak anan kotesak en tuguk chekiito. Rapisiek ih ango mokirip anan ngo makitet ketetyi tetutik choton chekimokyingee asiyai konyosin kakobek rapisiek choton ko en noton ko makat itet boisionik chemoche iite rapisiek yon itinye imuch iyaen boisionik cheterteren kou imuch inamen mung'aret anan ilipanen rapisiek choton chebo sugul anan inde okot benkit sikoik konorwet ng'ung nebo betusiek chebo tai ak en noton ko toretin rapisiek chu en betusiek chemii tai yon imokyinigee ko ngunon ko nyolu keboisien rapisiek komie asikobit kowek kelchin nekaran

Ingeboisien bengi ih , anan ko simoit en konorwet tab rabinik kobo kamanut anikonar rabinik kotareti en betusiek chemi tai , inikonor rabisiek ih ko yaan imache iyai kit agetugul nebokamanut akot ndakacheuu kiaton en saait nekame banganat ko imuche anan ih itet boisionik aketugul Yoon kanyas boisionik choton ko bakamanut ketindo konorwet en bengiit anan ko simoit asikoibaishen en kelchinoek cheterter anikonor kora en negoi ko imuche kotesak en bengiit anan anan konoruet ko atienge en kasarwek chechang rabisiek chebo konorwet

Makat en chitugul kotinye kipandet anan ko passport asikoboisien en komoswek ak ortinwek chechang cheimuch iyoe inyendet koichitab boror komakat itinye kipandet angoto kiriit taman ak sisit ak yekeinyoru kipandet koo imuch iyai kit agetugul neyoe chitab boror ko en chomchinet amun itindoi kipandet. Kipandet koboru kole imeng'indetab kenya anan imeng'indetab emet agetugul neketilen kipandenoton akoo kikisikyin anoo ak yon imoche inyorchikee boisionik cheterteren koibortoi kipandanito asikobit kekonin boisionik cheterteren chebo serikali ko en noton komakat itindoi.

Kemeut en komostab kabotishet koibu kewelutik chechang' choton chenyolun kiistoengei kewelutik chuton ko cheu kobos ruretab minutik anan tukuk chekikeser en imbar chekemin ngoit kemeut ko ng'eme minutik ak amun eten anan manyorchingei beek minutik choton chemokotin en rureng'wai ak en noton ko yon kait kemeut ko makat ko ii kabatindet iker ile kepisen beek minutikuk asikobit komang'em icheget kemeut ak kobos rurutikab mbar kemeuniton ko nguno nyolu anan makat ichopchigei ko ii kabatindet eng' kaa iker ile kakorik kemeut ako

Kasari ko kikonakta ng'alek ab liponisiet ak en noton ko yon imoche ilipan rapisiek ab karit anan ko rapisiek alak tugul koimuch iboisien oretab muswongnotet noton nebo mpesa ak en M-pesa noton kora imuch iboisien nekikuren pochi la biashara nenoton ko kergee ak konorwet noton nebo mung'aret nebo chii aketugul nechomchin kampunit ab Safaricom netindoo lainit nyin koyat kit neu konorwet anan ko lengut nenyin asikobit keliponji yoton yon tindoo kiy aketugul ana kou karisiek yan kamut biik ko en noton ko ichile kityo en simoit ng'ung nambarisiek chekikon Safaricom ne kampunit noton netononjin Mpesa akisib mokutik chekikon asilipan rapisiek choton koba pochi la biashara

Olietab temisiet en kenyit ni ngekerchin ak kenyit nikonyet koter, kikowalak oliet ab temisiet en kenyisiek choton chekikobata chechang ako en kenyit aketugul kowolokse kokakotesak olietab temisiet kikoyaak niton ana kikwo barak olietab temisiet amun en olietab sobet ne kokwo barak missing en emenyon. Kikwo barak tuguk chekeboisien en kila ak kila ko en noton koyoe kora olietab temisiet kwo barak en emet noton ko yoe tuguk cheu katoltolik kotesak ko ngetes tuguk cheu katoltolik kokakingem missing temisiet amun mokyingee kobotik katoltolik asikobit konde minutik kwak akonyorchigee rurutik choton chechang en kobotisiet

Chang mokutik chekimokyin asikobit ichut sugulit noton nebo barak aketugul en emoninyon ako mokutik chuton ko chu netai konyolu kokoitar clasit taman ak oeng akisir inyorchigee wolutik chebo tyemutik chekikiyai en clasit noton bo taman ak oeng ko yekeisir en yuton inyoru wolutiet nekararan ko en noton ko yekeinyoru wolutiet nekararan imuch isomchigee ichut sugulit ab barak ak yewe isom ichut sugulit niton nebo barak ketebenin angot itinye kipandet ibarte kora ak kora ibarte wolutik alak chebo clasit sisit ak ibarte kartasit noton nebo siget, kimoche tuguk chuton tugul asikobit keker ngo noton inyendet nekimokyingee ichut sugulit

Koi kipsomaniat Nebo sukulit ab Barak agetugul koinyorchinigei anan imuch inyorchigei rabishek choton chebo besendo chetareti yantesetai ak sukulit ngung Nebo Barak niton ikochin kipsomaninik tugul Chemiten en sugulishek ab Barak cheterteren en emet alak koraa konyalunot kekachi kipsomaniat agetugul nemiten emet koraa en sukulit ab Barak konyorchigei rabishek chebo taretet en kobun serikalit inyorchinigei tuguk chuton tugul koter koikibsomaniat nelubanun rabishek chebo sukul ak somanet serikalit ko asinyoru rabishek chuton Nebo besendo ak taretet kobun serikalit komakat itindoi kibandet Nebo emet ako makat kokirichut sukulit aketugul Nebo Barak en emet koraa

Asinyoru lesenit ab ketet ab karit en kipagengeit netononjin oratinwek ak karisiek ak ketet ab karit ko makat iwe sugulit age tugul nekonu anan neinete ng'alek ab ketet ab karit ak kinetin olekiketitoo karit, iyoe niton en kasarta nenwach ne tos kele kasartab arowek oeng anan ko somok ak yekeinai iket karit kekonin tyemutik chebo ketet ab karit ak yesir en tyemutik chuton ko makat iwe asikeib tuguk kuk kou kebirin picha ak nambait ab kipandet asikobit kechobun lesenit nebo ketet ab karit kobun kibagangeit noton netononjin oratinwek en emet ab Kenya